Itua rĩa mũrĩmi rĩa kũrĩa egũitĩrĩria mĩmera yake maĩ rĩukanaga na kũringana na harĩa ekũruta maĩ. Kĩhumo kĩa maĩ nĩkĩo gĩtũmaga mũrĩmi ahote gwĩcũrania kana ahote kũmenya nĩ njĩra ĩrĩkũ egũtũmĩra. No atũmĩre njĩra ya kĩũndũire angĩkorwo harĩa maĩ mararutwo nginya harĩa marathiĩ maĩ maya no mahote gwĩthereria, ũũ atĩ hena kamũikũrũko. Koguo angĩkorwo nĩ handũ ta hau, mũrĩmi nĩ ekũhota gũtua itua, na oige egũtũmĩra njĩra ya ũndũire ya gũtũmĩra mũberethi, ya gũtũmĩra mũtaro. No rĩrĩa maĩ maraambata kĩrĩma mũrĩmi ahotaga gũtua itua rĩa gũtũmĩra mĩberethi, tondũ maĩ ona ũngĩmenjera mũtaro kĩrĩma-inĩ matingĩambata. No watũmĩra mũberethi na ũhũthĩre mbombo kana nduthi ya kũhũra maĩ maya kuuma gĩthima-inĩ kana kuma kĩhumo-inĩ kĩamo nĩmekwambata magĩtũmĩraga mũberethi ũcio. Maya nĩ maũndũ marĩa arĩmi matũmagĩra kũrora njĩra ĩrĩa megũtũmĩra.